Ma en olemo ma iluongo gi nying mar afuoto, kendo afuoto en olemo ma ipidho kendo oket kolemo machalo budho. Gimomiyo en kod nengo ahinya, en ni mokwongo en olemo ma jimang'eny ohero. Kendo omit kendo ka ichame tomiyo ogoloni riyo kendo otieko riyo. Marariyo bende, en olemo ma jomang'eny tiyogo kaka gino magichamo bang' ka gisechiemo ka gilero chunygi. Mano miyo obedo gi nengo nikech kinde ka kinde ma ng'ato osetieko chiemo kata ka en gi welo, tobiro bedo kochiegni gafuoto kendo obiro chame. Maradek, kodhi mar afuoto wachore ni nitiere gi yore ma othiedhogo tuoche mopogore opogore, kendo en yo mowinjore mondo ng'ato oyud kinde mondo sama chame to kik gol puothe kote. Kendo mondo ochame gi kothe duto. Wach machielo en bende nafuoto pith mare ok en gima yot ne ji mang'eny. Omiyo ng'eny joma nyalo pidhe, yudo ka koro miyo obedo gi nengo maber kolure gi yor ohala. Nikech giduto ka gin ema gin kode kendo gin ema giuse.

Gima kelo mor, ma anyalo neno ka en ni en olemo mar machungwa. Kendo en olemo machunga mochiek ma kinde mang'eny en gino machiemo ma ji ohero kendo mamoro ji kichame. Marariyo en ni machunga king'iyo gi yo magichiek go to gin yo ma ywayo wang', kendo gimiyo ng'ato bedo gi mor mar chiemo. Marariyo en dongo kaka gidongo bende nyalo miyo ng'ato bedo gi mor mar chiemo. Mago e gik makelo mor ka ang'iyo.

Mondo kik iketh sa kumoramora mitiye, wach mokwongo ninyaka ibed ni ipango yoreni maber. Kendo gik moko duto midwa timo ing'eyo pekgi kod yotgi. Kendo kuom ng'eyo pekgi kod yotgi, miyi tich mayot mar koro ketonegi sa mowinjore moro kamoro mondo otigo. Marariyo, goyo mbaka kata donje wach machielo ma okichano bende nyalo miyo iweyo yore mag ketho sa seche mitiyo. Nikech mbekni mang'eny miyowa kendo golowa oko kuom gigo mawatimo. Wach machielo bende en ni nindo chon kendo chung' chon miyo ichako odiochiengi maber. Kendo kisechako odiochiengi maber, to miyo iyudo thuolo mar timo giki maok ilewo. Ka ilewo to gigi chako kethre maok otimore maber. Wachni osekonya ahinya e yor tich. Nikech kuom pango kod timo gigo mowinjore mamiyo okaketh sa, miy oatieko tijena e sa mowinjore, kendo abedo gi tudruok maber gi jogo maluongo ni jotenda. Ma ng'iyo kendo cheko yo ma asebedo katiyogo tijena go kinde duto.

Warito mondo warit sa koluwore gi ja ohala en ni mokwongo nyaka wayang gino mwatimo e ohala. Kendo ohala mwatimo kode nyaka bed moyangore kendo mong'ere maler gimwadhi timo. Mae miyo kwachopo kama waloke ohala to en ong'eyo ohala mwatimo kode kendo miyo okwabede gi wuoyo mang'eny. Marariyo, jo ohala duto mwabedo godo gin ging'eyo gino madwaro tabende ang'eyo gigi madwaro. Omiyo okabed gi thuolo matek ni koreka adhi mondayier gino madwaro ka achopo kuro. Maradek bende en ni wang'eyo nengo mag gikmoko duto mwadwani wayier. Kendo kadonjo kuma itime ohala, to mokwongo aseng'eyo nengo mar gima onego akaw, kendo bedo mayot kokwaketh sa kwamino bei. Mogik bende en ni waduto wabedo gi pesa machiegni. Kendo pesa duto kalure gi yo ma ja ohalano tiyogo kokawo pesa. Iting'o pesa kaen pesa mabede sim, kata kaen pesa mar aching', kata kaen pesa migole bengi, tibedo kode mobet koing'eyo gik manigo dwaro kanewa.

Ahero tiyo ka ane apis nikech ka an e apisi to ganyalo yudo katiyo maber. Nyadi mang'eny ka atiyo e ofisi, to tijno bedo mayot timo nikech weche moko mag dala ok riw e mbele ni kumitiye. Kendo weche mag chwanyruok mag ot, bende iyudo kinyalo weyo chien. Moloyo kitiye ot ma weche ibirotucho kinde ka kinde, kendo bro bedo gino mamoni bedo kitiyo e tich maber. Marariyo bende tiyo ofis bedo mayot nikech iyud thuolo mar romo gi ji aching'. Samiromo gi ng'ato aching' kendo kiwuoyo kode, tiyudo kaubedo gi wuoyo makare, moloyo kauwuoyo koluwore mana gi e mbui. Marariyo bende weche mag mbui bedo matek ka seche moko gino mwaluongo ni netwak nyalo bedo ni okyudre maber. Emomiyo kinde ka duto ayiero tiyo gi dala moloyo tiyo ofis moloyo tiyo dala nikech tiye ofis miya thuolo kod seche ma oyangore ma atiyogo kendo ma ayudo ka anyalo tiekogo tija mokayud.

Tiyo e tung' piny nitiere gi pek mathoth, nikech yudore ni kuonde mani e tung' piny mabor. Mokwongo nderni nitiere maricho, kech bedogi ni gin e tung' piny miyo tend sirikal ng'enyne okoyangogi kendo ok kel mwandu mang'eny mondo olsgo nderni. Miyo chopo kumakamago bedo matek kendo ilewo kapok ichopo. Wach marariyo bende tiyo e tunge piny tin gi yore mag tudruok mag mbui. Kendo iyudi ni kain kuonde ma kamago to tudruok mari gi jogo mani mabor bedo kong'ikore nikech teko mar mbui odok piny. Kendo dokne piny miyo tich bedo matek. Wach machielo bende, en ni mondo ichop kuro iyudo ka itiyo gi pesa mang'eny e yor tich kendo yor wuoth kendo miyo koro ibedo gi pek mar chopo kuro. Marariyo mogik bende iyudo nalwora makuro jogo maobet e tung' piny pok olony gi gigo manitiere machiegni. Miyo bedo kodgi kata winjo margi bedo mayo tek kuom gigo kendo kuom wuoth kaka gik manyasani bedo.

Gima biro e pacha mokwongo ka aneno tijni te en pesa. Tijni en tich mar yueyo kendo molos magawa. Kendo magawani kaluwore gi kaka olose gi gigo manikwome, en magawa ma otero pesa mang'eny mar mondo omi olose. Miyo jogo duto ma be madwa ni mondo obi oriwre kendo gibed gi romo e magawani nyaka be bed jogo manigi pesa kendo moyie bende tiyo gi pesa magingo go. Wach mar ariyo kaneno tijni taneno mor, kendo jogo maromo kuma kama gin jogo manitie gi gima gigombo ni mondo gibede gi nyasi. Kendo morno miyo gibedo kanyakla. Mar adek kendo gimabiro e pacha en bedo kanyachiel. Ji mang'eny yudo thuolo mar riwore gosiepe kendo gibedo kanyachiel ka giporo wach kuom gigo maginyalo timo. Mar adek bende en ni aneno ngima maber kendo jogo manyalo kawo thuologi malos romo malich e magawa machalo kama gin jogo magin gi pesa kendo ngima magidago en ngima maber kendo gin gi ngima maginya loso thuolo magibedgo piny bende ma gilosgo nyasi machal kama.

Gima kelo mor mokwongo ma aneno ka en somo. Ng'ato koyudo thuolo ma osomo kedno ma odhi mbele moyudo kinde motieko mokalo morwako ogudu, to obedo gi mor ka oparo kuma bor moae. Kendo koparo pek mar wuodhno kochakore gi kuma noae kendo nyaka koro ochopo morwako ogudu, kendo obedo ng'at miluongo ni jaloch. Marariyo makelo mor, en kanyakla ma ji obede, jogo mang'eny biro kendo ji riwore kaneno kuom loch kendo kuom okang' ma ng'ato osego e ngima. Magi miyo mor bedo kendo ji bedo gi mor kagiparo kaka gisewuotho wuoth maratego to giko to koro giyudo loch, maginyalo kwano kendo ginyalo bedogo. Marariyo, gimakelo mor en geno beng' tiyo matek kendo bang' loyo. Ji bedo gi geno ni kagisetieko somo, to gibiro yudo thuolo mondo giti tije madongo. Kendo tijego ma gibro tiyo gin tije mabro konyogi e ngimagi, kendo mabro miyo gilos mwandu kagirango ngima maber, ngimano manosebedo lek margi. Kin.